Kagelu aas esiai tenkopis, amu ore enkopis naa ketii ifaili pookin, nitoki aku keisudori, na itum privacy yani enkoitoi naa mikidoli tiatua. Ore pias tiang',naa kegol. Amu ketii eramatare.